Ing'as ayiolou ajo kainyioo shida inewueji enkiremore arashu nidol ajo kainyioo duo sababu ina ashu ing'as adumu matejo naai irpaek ilairemok lorpaek tenidol ajo etoito irpaek niyiolou ajo kainyioo pee etoito, nijo entoki natalaita matejo tanakata enchan etala nitumomo orkulikai aramatak lolchambai niturruru enkare nipikipiki nyoo ilo shamba linyi naa keeku inotokitio.

Irmatunda kulo loorgirai aituku neimieki atua emashini pee etumokini ainoto juice enye naa ore kulo matunda kitayuto juice, enkare ormatunda nado ee.

Ore ena siai naa keesi oshi temurua nikitii pee ore tenebau enkata olameyu nitumiai kuna kujit, kedumuni tolchamba neponunui neimieki emashini pee edung'i pee eeku nkutitik teneeku kutitik niaudori torkuniyiani pee itumia kenya ilaramatak loonkishu aisho aisho nkishu enye tenkata olameyu.